Kerenyun en koroi kotoreti kabisaa yoon kinoko Beek ing'wek cheuu sukuma, cheuu isakiat, cheuu inderemiat kotoreti koroi, biru beek en oinet, toretin kabisa kobur beek en oinet akobiman kolee mokying'e ng'ung'unyat chetian beek, toreti kora koroi kobosun time, kobosun sait nekoteboishen isore beek ak inyoinokoi ing'wechu, toretin kabisaa koroi kora koron kaikes ing'wechuton imuche ialde ak ilibanen rabishekab sukul, kotoreti kabisa.

Kii korong ko sekemiat, sekemiat ii kotoreti kochob kumik nee imuch koron yoon korur kochobok kumichuton imuch iyam anan ialde sisich rabishek, sekemiat kora kotoreti mauat, toreti ketit anan ko ing'wek kosich mauek, yoon kosich any mauek kosich lokoek ing'wek chuton ak ketichu.

Koroi miten taai yuu kenyortoi mising kaa olii eeh kiboishen mising kobo kiit nebo keny kondoi kimnyet mising ko kiboishen sikikyok chekibo taai kikonoren kimnyeet, konori mising kimnyet kabisaa en atebto nekararan mokochin kimnyet kotot ak ko ikojin burkeiyet nekararan okot kora kor kiomishe kikojin eeh oribut neanyin nebo kwongut, kimnyoniton komuche kokakee akotebye en koindabkee komayait amabol amakinyorchin kimnyeet nekikoboishen kindoi kisiet, kikuren kisiet koroiton.

Kiit nebo kwongut nokere en ireyu ko kokirotyi nyumbut eeh mokombet Nebo eiik, eiik mokomboniton kokirotyi kocham keboishen ketemishen en eiik lakini kiit nebo kwongut akoo nemilebiik nebo kwongut ko kokirotyi eeh nyumbushek, kikuren en kiswahili baraisinik, momii mising emotinwek chebo Africa anan biik chetuen, mising ko emotinwekyok chebo kolenchin mooteb nenyolu mising en ireyu, cham olan kai kora kimuche kerat sikiriet lakini nii kobunchi kwongut.

Ireyu ko kichore tetaa kinemu kerichek, kinemu siko eeh chaam kolelen bichu sikoner teta mising ko en echek biik cheboe tukaa, emotinwekab kolenjin, masaek, somburiek ak biikab turkanek kotinye oteboniton, eeh testo kitesto mursik kingoldo mursik ak kora kimuche kiam kotwon kou nondon anan kimuche kora kiyoo kiyoita isakiat.